Tililindo ko kit neo maana en kipkosobe agetukul amun koni isich chametabgee nebo bortangung koni ibaibaitu, koni ot kipmnotete iyaen boishonik cheterter en chito. oleyoche kerib tililiniton nii koyoche imwetgee, imwet ingoroik anan iwal ingoroik ilany chetililen. ngerib tililiniton nii komonomin ot tyong'ik cheterter alak ot ko kou kimitek anan ko isirek. Koraa sikereib tililiniton nii koyoche imenye ole kararan yoche imenye kot nekararan. ngerib tililiniton nii komenyoru nyalulnatet agetukul en bortang'ung', koraa tililindo koyoche kokeyee beek chekororon anan beek chetililen simoityin okot mionwek cheterter alak ko kou typhoid alak. Kora tililindo koribe bortang'ung asimangem tukuk chechang', amun nko metililitu konomin ot tyongik alak cheu kutik, ngorib chii tililindanyin komoite kele kamian amun korib tililindab bortanyin. Kararan tililindo en chii agetukul amun koni ibaibaitu ikimitu koraa.

Ole ribto temik kiagik kwak chemengechen kou moek koyoche ketekyik kot neywanet asikoboe en yoton akonoko beek ak keuse kotililit. olemenye kiyagik chuton koyolu kotililit simangemak en mionwek cheterter. Moek chuton konyolu kigor kila orowek somok. kiyagik alak cheu arekab ingokaik konyolu kerib keteki kot nenywanet anan ko choko asimangem koraa chesireret, arek chuton konyolu kinogo beek ak kebutyin chengek obokora. ole kirubtoo arek chuton konyolu ko kararan olemenye asimaam koraa emalda anan ko mionwek cheterter. arek chuton konyolu kimongu sait age asikosich kipnotet koraa en asista amun ikeker koraa en ole kaiti kobore amalda.

Olekiwoldoi sobet en emoni koyoche kokegilgee yoche itinye naet iyaen boishonik kuk asikwo tai sobet neng'ung' ko kararanit asikomeseret anan iiku nesomse, olekiwoldoi soboniton koyoche itinye biashara neneng'ung' sitoretengee, asikokaranit sobet neng'ung' koyoche itinye naet anan itinye ng'omnotet neboishen boishonik kuk. Ngomnotet koraa konin iyaen tukuk chechang' koni ot ibwat itemishe imin tukuk chekororon asialde asisich chepkondok chetoreten sobet asikokararanit sobet neng'ung' en tai. ngomnotet nekimuchi kewalen sobet koraa koyon keyat kandii anan inam biashara neneng'ung' sitoretengee anan ibai kiyakik kuuk sialde sisich chepkondok. kit age netoretin koyon kemin tukuk en imbar, tukuk ot cheu ngeldek asialde isiche chepkondok asitoreten sobet asimeseret asimeiku nesomse. Naet ko kit nebo maana amun koni iyeen tukuk chechang chenyorunen rabishek anan chepkndok sitor.

Kit neibu simakaranit somanetab sokat en sukulishek che terter ko amun boishen kipsomaninik en oret neter anan en oret nemakararan anan nimonyolunot. Kipsomaninik oleo koboishen sokat en oret nimakararan en oret nimonyolunot keboishen

sokat ko kit nebo maana en emet anan en sukulishek amun toretin inoe tukuk chechang. koraa sokat kotoretin en somanet isiren tukuk chekakinetin, sokat koraa kotoreti lokok en somanenywan amun boishen komsomonen anan kosiren tukuk chekakinet en sukul, sokat koraa kotoreti lokok konai kit neu somanenywan. sokat koraa kotoreti lokok amun boishen en sait agetukul nemokingee. Sokat koraa koboishen kokeren lokok mkit netesetai en emet keren kou lokoiwekab emet anan kowochenen. sokat koraa kotoreti lokok kosich ngomnotet neo anan naet neo, sokat koraa kotoreti kipsomaninik en somaneywan amun boishen kokeren tukuk chekakinet anan ko tukuk chetesetai en sukul. sokat koraa imuche iboishen en oldatukul olekewe, koraa sokat kotoretin isich ngomnotet neo. Koraa sokat kotoreti kipsomaninik amun nyon kosiren tukuk chekokikoi en sukul, sokat kotoreti lokok kongomekitun.

Ngemwa akobo sokat kotoreti kipsomaninik asikomongololso anan kopendat anan kongalal ak chorwet amun sokat kokoni iminen kit neyoe anan itokigee kit neyoe anan sokat niton. Somanetab sokat kotoreti kipsomaninik koik busy en kasinywan asikopit amongololso ak choronok anan chitukul neibure twan. sokat niton koraa kongeme kipsomaninit simapendat anan kosich sait neiyemoten amun ngeboishen sokat en oret nekararn komoite lkele kobolyo anan kongololso. sokat kotoretik nian amun toreti ichek asimobolso, toreti koraa simowesten time kongololtos. sokjat kobo maana e n kipsomaninit amunee, amun toreti ichek en somaneywan. Toreti ichek konai kit agetukul akobo somaneywan, ngeme koraa kipsomaninit asimaiwai anan kochezozo anan kongololso ichek, toreti sokat.

En sukul obwote Kobo somanet amun somanet ko kit nebo maana en chitukul anan lakwet aketukul nesomoni en sukul, amun niton kotoretin asimeseret en sobenguny. Koraa en sukulo obwote ole yoche kikllgee, yoche keik netekisishe rn sukul, Koraa kit ne obwote akobo sukul koyoche kenyorchigee anan kikilgee kenai kit neimokinigee en tai amun ngatko mekilgee ibutii en somanengung. Sukul Koraa kotoretin isnich ngomnotet neo anan isich naet neo, Koraa obwote ole yoche kikilgee isoman inai kit netun imoche iiku en tai asimeseret en sobenguny amun yekaritar sukul akisich kasinguny inyoruu chepkondok anan rabishek chetun imuche itoretengee. Sukul Kobo maana en emet amun yoin ingomitu anan ichepchepitu siiku kii en tai yun kakiba asimeseret. Kita age nobwotii Koni yon keinam chito somanet en sukul ko yoche itar mokitonosi amun kinyorunen tukuk chechang.

Ole omishoito kiyagik anan ole kiripto kiyagik komo kele wui missing amun yon itinye imbaret nengung neo imuchi ikowonchi koyob okot mutu amun toreti asikomosokityo. Koraa yon itinye kiwanchet neo koribokse suswek, koraa olekiripto kiyagik chuto koyoche ibutyi marurek ak inagee beek en sait nenyolunot. Bik alak chemengechen imbarenik kwak koyoche kotei choket anan ko kot nemenye asikebutyi marurek e n yoton ak chumbik. Bik alak chemotindo yeome kiagik chuton komuchi koribot en chepkiloshek anan oret anan ko lekemoshek amun kiyakik chuton konyolu kopiyokso. Kiyaki koraa komokingee chumbik anan chengek kila subui, bik chekipchechi kiwanche kinyolu kosiptoo kila wiki. Bik chetinye mobek koraa kotoretokse asikobai kiyagik chuton, bik chechnag kochome ngoker kiyagik kwak sikoribe en yoton anan koboe en yoton kiyagik chuton konyolu ketekii moiget oleomishen.

ole oribtoi kiyagik chuk anan ole oboitoi obutyinii marurek subui sikityo anage beek ako marurek chuto nii ondechini moinget nywan asikwomishen yoton. koraa konyolu kotindo kot nemenye kiyaki chuton asikotoretok en tukuk chechang alak ko cheu mionwek. kiyagik cheu tugaa oboe en moinget besho kityoche okot kopendat en kiwanchet. Kiyagik chuton koyoche kigor en kila orowek somok ak kepite anan ko yon itinye sait neyamat ikete koba tip. Kiyagik chuton konyolu kotililen, nyolu komomii kerbesik borwek kwak. Kiyagik alak cheu ingokaiek okere otekinii choket neywanet asikoribok en tyongik anan komoib chesireret anan komaam tyongikab timin. Kiyagik chuton koyoche kebutyi chengek ak kinogoo beek en kila, kiyakik chuton koyolu kotilil olemenye yoche kemuetyin anan keushi yoton olerue en kila ak kila koraa oboe kobiyongso.

Ngemwa ngalekab kiyagik, ko kiyagik keboen en komoswek cheterter imuchi ot alak ingotyi kiwanchet anan itilatil kiwamchet anan ingot kiwanchet amun kiwanchet otoreti imuchi ikerchi raa kiwanchet kwam yoton yekatar wikit agenge isipte kwo kiwanchet age yekatar yoton isibte kwo kiwanchet age neter. Knararan amun iyumchinii yotet akinogoi beek.

Ko itemindet agetukul koyoche ko kirinai oleiboitoi tugaa kuk, yoche ibutyi omitwokik cheyomegee ak tugaa. koraa koyoche ichopchi moinget neomishen asimowechowech koyochi beek anan koyochi kiptangazinik. Koraa koyoche ipimonchi tykuku chekiome asikopit komatyechatyech, yon kiboe koraa kiyakik chuton imuchi icheng moshinit neimurmurchinen marurek asiibchinii koba moinget nywan. Kiyakik chuton koraa koyoche kinogo beek kila ak kebutchin chumbik ak kisibtoo en olekorue amun mokimoche koruen yoton kila. Koraa yon itinye suswwk koyoche ibutyinii cheyomegee asikomowechowech amun ome koraa en korun. Yoche koraa keteki chotet nekikonoren omitwokik asikomobir ropta anan konunio en bii amun yenunio komokoite korun koraa kwam. Kiyagik chuton koyoche keribchi tukuk cheome amun ingebutyi chechang koseretos korun tukuk cheome.

Sokat kokit ne bo kamonut missing en kasari amun toreti lakok en somanenywan konyor ng'omnotet neo missing ko sikulisie chun bo parak koboisien laptop anan ko simoisiek che echen, boiboitunen kora lakok kosomonen asikonyorchike somanet neo nebo parak toreti ichek kora yomiten sugul amun boisien kosiren tuguk chechang chekakinet en sukul anan chekokikoi en sukul, lakok oleo kochome sokanito amun toreti ichek konai tuguk chechang en somanenywan.

Sokat ko kit nebo maana kot missing' en kasari amun toreti kipsomaninik en somanenywan, toreti ichek konyorchigee ng'omnotet neo missing' ko sukulishekab barak amun toreti ichek kokere tukuk chechang', tukuk alak ot chemokinet en sukul. Toreti koraa kipsomaninik chechang' amun ikoin ichek Konai tukuk chechang' , igoin kosich ng'omnotet neo nebo barak. Sokat Koraa kotoreti bik chechang' ot en soet amun alak koboishen simoishek cheyechen ana laptop cheyechen en sukulishek kwak. Kipsomaninik oleo kochome sokat niton amun toreti ichek en sukul toreti kosoren tukuk chekinet alan tukuk cheka, toreti koraa konai tukuk chetesetai en emet kokeren. Okot lokoiwekab emet. Sokat niton koraaa kotoreti kipsomaninik kokonoren tukuk chechwaket chemo sukul asikomopetyo niton Koraa imuche iboishen en olda tukul olekewe. Chome kipsomaninik sokat niton amun toreti ichek kosoren tukuk chechang'.

Eh sokat kotoreti tukuk chechang en somanet , sokat en kasari anan en nguni kotoreti kipsomaninik chechang en somanenywan amun toreti ichek, kikobunchi komonut akoyai somanet koik kit nebo komonut. Sokat kokimit inyorunen tukukuk chechang en somanengung, Koraa imuche inyorchinengee ngomnotet neo missing koyon ingen iboishen. Sokat Koraa kochome bik chechang amun konyorchinengee tukuk chechang chemara mainetin mwalimu nenguny en sukul , mwalimuek chechang kochome sokat koneten bik tukuk cheterter . Sokat Koraa kokikoyai sobet koik roisi anan kikoyai kipsomaninik koik roisi en somanenywan amun yon itinye simoit anan laptop imuche isomanen en oldatukul olekewe. Koraa sokat inyorchinengee tukuk chechang chekimokingee e. Somanengung, sokat Koraa kotoreti kekonoren tukuk chechang chebo lokok en sukul asikopit komopetyo.